Mae en japith mar alot, kendo en alot ma osepidh mogol e seed bed kendo itere e puodho malach mondo omi pidhe kuro mondo oyud thuolo malach mar dongo kendo mar romo gima koro inyalo tigo e yor chiemo kata japur bende nyalo use mondo oyud pesa.

Tijni dwaro gikmachalo kaka ah green house mondo okony e arita makare mag olembegi eki kendo mondo kik gimoro manyalo bedo kaka lee kata gikmoko kethgi. Bende odwaro kamaler ahinya emomiyo jopur mang'eny tiyo kod green housde mondo okonygi e rito olembe manyalo wuok ka osepidhgi.

Gimabiro e paro ka aneno atm en ni ja ohala kata jalno ma be jatij sirikal man kod pesa e bengi yudo thuolo mar dhi lodho pesanego eko mondo oyud kaka onyalo tiyo kodgi tije madwarore seche moko en onyalo gombo mondo omi ochulne nyithinde ma seche moko ntiere e skul school fee seche moko bende odwa ni mondo ogol pesa mondo odhi otimgo yorene moko madibedni kethore.

Maeri en boma kendo en boma modich ahinya kendo ntiere gigo eko mathoth madhi nyime. E boma kae nitiere kuonde uso gige tudruok machal kaka simbe bende ntiere kuonde ma ikawe nyamburko madhi kuonde kuonde mopogore opogore. En boma modich ahinya kendo dhano wuotho koni gi kocha mondo omi oyud kaka ginyalo chopo kuondegi magidwani mondo gichope wang' sa. Jomoko bende dhi mbele kod ohala kendo ji mang'eny yudo thuolo mar wuotho kod misikegi ma oting'o gigoeko magiuso kuonde ma ji ochokore mang'eny kata kuonde ma ji wuotho mondo giyud jokmanyalo nyieo kata kastamas.

Magi gin jopur ma puro oduma kendo odumbgi otimo maber ahinya emomiyo gimor ahinya kata nyalo bedo ni gin jokma oyudo kony kuom jokma jokony ji kata jokma tiyo e lwet sirikal mondo omi omigi kothe kata nyalo miyogi gigoeko machalo kaka mbolea mondo okony jopur e yor timo pur mondo omi oyud nyak mathoth ahinya mondo omi okonye timo gigoeko kaluwore ni odhitimo yuto maduong' ahinya kendo onyalo yudo chiemo mochamo kowuok kuom oduma mopidhogo bende onyalo usogi mondo oyud omenda ma onyalo tiyogodo e yorene mopogore opogore kaka puonjo nyithindo, bende nyieo kod chiemo moko ma opogore kod mago mantiere.

Mae en chiro modich ahinya kendo en chiro ma iuse gigo mopogore opogore, en chiro miuse gigo machalo kaka wuoche, machalo kaka bege bende gin gik mang'eny ahinya kendo en kama odich ahinya nikech ji wuotho koni gi kocha kendo ji odich ahinya. Bende ntiere nyamburko makonyo ji e wuoth ma opogore opogore kendo ji nyalo yudo thuolo mag dhi kuonde magidwadhiye kagitiyo kod nyamburkogo eko. Bende ah gikmoko machalo gikma jo ohala uso bende dhi miyogi chiro maber ahinya kendo gidhitimo maber e yor tijno ero mar timo ohala miyo ji mang'eny odich kod timo tijegi mag ohala mopogore opogore. Ntiere jogo eko mauso gigo machalo kaka kifunde, jogoeko mabende uso gigoeko machalo kaka lewni, jogoeko mantiere mauso gigoeko machalo kaka wuoche ma ng'ato nyalo rwako, bende gintiere kod apiko ma bende ochungi kendo gin be gintiere kanyo ginyalo konyo ji e tich mopogore opogore.

Mae en chiro bende ma odich ahinya kendo en kama ji usoe gigoeko mopogore opogore. Ntiere mine moko ariyo mabende obedo piny kauso gigoeko machalo olembe, ntiere miyo achiel kuomgi mauso olemo machalo kaka machunga kendo moro bende obedo piny chalo gimauso kitungu kata nyanya. Bende e tiponi endi waneno jogoeko mawuotho ma odich ahinya kendo bomani odich ahinya kata ka chironi odich ahinya omiyo ji wuotho kuonde mopogore opogore. Bende nitie jogo eko ma omako nyithindgi e lwetgi mondo kik giyud thuolo mar gwenyore ne gi. Kae bende waneno nyamburko mopogore opogore mago ma ochung' ma seche moko rito jowuoth mondo oter kuonde ma opogore opogore machalo kaka bombe mamoko kata chirni mamoko, bende ntiere jogo eko ma oting'o bege bende nyalo bedo ni gia tich jomoko bende nyalo bedo ni gidonjo e tich.

Magi gin gigoeko mayudore e doho kendo gin gikma jayal bura kata jang'ad bura maduong' ahinya emayudo thuolo mar tiyo kodgi. Kendo gin gigoeko ma jang'ad bura tiyogodo e ng'ado buche mopogore opogore kendo gin buche ma bang' koseng'adgi to kakong'adgino bende e kaka dong' kagibet. Seche moko inyalo bedni ong'ad bura kuom ng'ato ero mane en jakuo to inyalo ng'adne bura mar twech maok nyal pingi kata matin ka jang'ad bura osetimo kamano

Ah kae waneno ja ohala ma nigi gigoeko mag ohala e kiwango matin ahinya kendo otimo ohala mar uso alote kendo waneno ka osetweyo alot ma odamiyo kastama ma obiro mondo onyiew. Kaeri bende waneno ka en miyo manyalo bedo ni yuto mare tin ahinya nimar okonyal kata kawo nyathi oter e kuonde jorit nyithindo mondo oyud thuolo mar timo ohala kaka pile mae miye tich mar ting'o nyathi e dier ng'eye kaotimo ohalanoendo kendo mae miyo waneno kuom johala mang'eny ma nikod nyithindo matindo thoro thiro ohala margi kendo ohalago dhi kaok tim maber nimar jogi oknyal timo kaka dwarore e ohalago eko.

Chirni oselokore ahinya kendo jo ohala matimo ohala osemigi alwora makare kata osemigi lwasi makare mar timo ohala kaluwore kod gigoeko ma josiasa kata jorit piny timonegi kaka gero chirni madongodongo. Maeri konyo jotim ohala mar geng'o gigoeko manyalo hinyogi mawuok koa kuom alwora kaka chieng', koth kod mamoko. Bende oseket kuonde mopogore ma nyamburko chung'e mondo okaw jowuoth katero kuonde ma opogore gi kama itime ohala, kendo kuondegi osebedo ka iluongo ni stejes kata kuonde ma gechegi chung'e mondo omi oketgi mabor mopogore gi kama itime ohala. Maeri osekonyo ohala dhi nyime maber ka sekta mar wuoth bende dhi nyime maber ka

Ka ang'iyo gini kendo ka ang'iyo tiponi maber en tipo manyiso kar uso gigoeko kata simbe mag ong'we yamo makonyo jopiny e timo gigegi mopogore opogore. Karkae waneno andika moko manyiso simbe mopogore opogore kaka tecno, samsung, sony kod mamoko. Bende nyalobedo ni karkae en kar uso gigoeko ma dho ngere luongo ni electronics kaka gikmanyalo bedo kaka tivi mawuok kuom sony kod kembni ma opogore opogore kendo jopiny nenore ni ging'eny karkae nikech gin gikma osechopo okang' manyaka koro gibed ni gitiyo kodgi e ngimagi. E piny masani onge ng'ama nyalo wuotho kata ng'ama nyalo bedo ni onge gi simnoendo mar opng'we yamo manyalo konye e wuoyo kata loso kod jogoeko mantiere mabor kodgi kendo ji mang'eny owuok kar rombgi mondo giyud thuolo mar kawo simbego eko mondo okonygi e tijego magidwa ni mondo gitim.

Ji ntiere e kuonde mag kawo nyamburko kendo mondo otergi kuonde ma opogore opogore kendo nyamburkogo be nenore ni gin kar rombgi kendo giromo mar ting'o jogoeko mondo gitergi kuonde ma opogore opogore. Jowuoth bende nenore ka jokma manyo nyamburko ma dibedni dhi kuonde magidhiye kata kuonde ma gidwani mondo nyamburkogo ochopgi e wang' sa kaka gidwaro.

Mae nyalo bedo ni en sitej mar nyamburko mopogore opogore matero jowuoth kuonde mamoko kendo karkae iyudo ka jo ohala matindo bende orieyo tiendgi mondo giyud kaginyalo usone jowuoth goeko mantiere karkae olembe mopogore opogore kendo ntiere ja ohala mankod rabolo, ntiere ja ohala mankod machunga. Kendo gin olembe ma opogore opogore madibedni nyalo konyo jowuothgoeko mondo okonygi e chamo kagin e yor wuotho kagi kuonde ma owinjobedni gidhie ka giidho nyamburkogo.

Mae en achiel kuom kuonde ma jomang'eny yudo e thuolo mar nyieo simbe mag ong'we yamo kata gigoeko matiyo kod teko mar sitima mawuok e kembe mopogore opogore kaka kambi mar tecno, kambi mar samsung, kambi mar sony kod kembni mamoko. Kendo oganda owuok kar rombgi kendo gin ji mang'eny ahinya madwaro mondo onyiew gigoeko mondo gidhigodo nyime e konyogi e yor tudruok kata e yor timo ohala.

Tich mar pidho oduma en ticn man kod tich mayot ahinya kendo japur oken gi thagruok nikech tijni dwaro pur ma okwongo kendo japur keto puodho e kiwango ma oromore mondo mi ochak pidho kodhigoeko. Kasto mar ariyo tijni bende dwaero pur mar ariyo maketo puodho bedo maler kata bedo e kiwango makare mondo omi kik buya ing odumagoeko. Thuolono bende japur yudo mondo mi okaw kothegoeko mondo oketgi e lowo mondo giyud kaka ginyalo ti. Bang'e japur rito kuom ndalo manok kendo ogolo buya madibedni osehingo odumagoeko. Bnag' kinde maromo dweche maromo adek kamae japur yudo thuolo mar golo chamgoeko e puodho mondo omi oketgi e sito kata mondo omi ogolgi otergi e chiro bende.

Mae en boma ma osedongore ahinya kendo en gi ute ma dongo dongo ma oger ka ochiko polo mondo mi oyud thuolo mar yaro ohalni madhi mbele kata madhi nyime e i bomani e ndi. Bende en boma ma odich ahinya kendo nyamburko mang'eny nenore ni okwamo kaluwore kod ng'eny margi katya ng'eny mar oganda matiyo kod apaya mantiere e chuny bomano endo. Kendo ma wuok kaluwore kod tijnoendo mar ohala kata tijnoendo mar gero kembni ma opogore opogore mamiyo jodak mani e kor gwenge yudo thuolo mar dar e kor gwengego eko mondo omi giyud thuolo e dak e chuny bomagi eki.

Mondo omi sirikal olos pesa, ma japiny nyalo tiyogodo e nyieo kata e uso nyaka obed kod kiwango moro man malo ahinya mondo omi japiny kik yud thuolo mar loso gigo kendo losogi e yornoendo mar bandia . Kendo yudore ni mondo omi los pesa, en gino makawo kinde malach ahinya kendo japiny ma ok omi thuolo mar loso gigo eko oknyal losogi kata matin. Gigi eki bende kaka wanyalo paro nyalo bedo ni ilosogi kod gigoeko machalo kaka mula, gigoeko ma sirikal nyieo e pinje maoko kendo oklosgi e yo mayot e alwora mar japiny ma onge gima ong'eyo.

Gik makelo mor mantiere e tiponi gin lee mag bungu machalo kaka ong'er kendo lee gi eki miyo jopiny bedo kod mor ahinya kendo gikawo thuolo margi mar bedo kod lee go mondo gine kaka gidak. Bende gik makelo morgi eki gin gikma miyo pinywa mar Kenya yudo ohala maduong' ahinya kaya e pinje maoko nikech jokma wuok e pinje maoko biro kod pesa mang'eny ahinya mondo omi gine lee gi eki mondo omigi mor ahinya. Gin lee magin johera ne dhano kendo okginyal hinyo dhano kata matin nikech ging'eyo kaka gidak kodgi omiyo dhanogo eko e achiel kuom morgino endo ginyalo yudo thuolo mar miyo gi chiemo kendo ginyalo yudo thuolo mar tugo kodgi ma..

pesa nikod nengo ne jodak mane aluorawa nikech en gino endo ma ko ma kionge godo to in ng'at ma okowinjo bed kata ni ngima e piny masani, nikech gin gigo eko makonyo jii , dhano ma dhano duto man e pinyni e yudo giko eko ma gidwaro .Nikech pesa ichiwe kuo ichiwe ne jatim ohala kasto omiyi gino endo ma idwaro. Omiyo pesa nikod nengo maduong' ahinya nikech okonyo e gimoramora madwarore e ngima masani. Gino obed gino machalo nango obed gino machalo chiemo, obed kata dak ot maber nyaka idwar pesa .Omiyo pesa en gino endo man gi nengo malich ahinya ma ng'ama onge kode en ng'ano endo ma ikwano kaka ng'ama nono ahinya.